Nĩ gũgĩkoretwo gũgĩũkĩte indo nyingĩ mũno gũkũ rũrĩrĩi-inĩ rwa ũgĩkũyu iria cigĩkoragwo hihi rĩngĩ na rĩngĩ igĩtũmĩka ta mahuti marĩa makoragwo magĩtũmĩka ta ndawa kana ta indo ci gũkĩgemia irio iria tũkĩrĩaga. Imwe cia cio nĩ kamũtĩ karĩa gagĩũkĩte karetwo tropical, karĩa hihi karagĩkorwo gagĩkĩrwo irio-inĩ nĩ getha gagĩgĩkorwo gagĩcinungia wega o taũrĩa rĩtwa rĩako rĩragĩkorwo rĩgĩgĩtwo. Kahuti gaka nĩga kĩhunjĩte kũndũ kũingĩ nako gakĩrĩ kega mũno nĩ gũkorwo nĩ kararuga irio cia mĩthemba mĩingĩ mũno, nĩ getha andũ magakorwo makĩrĩa irio imwe ta ici.